Lwanda Magere arĩ njamba ya ita rũrĩrĩinĩ rwa njaruo. Gwatuĩkaga arĩ na hinya na ũrũme mũingĩ, na mwĩrĩ wake watuĩkaga warĩ wa ihiga na hinya wake atĩ wakoragwo kĩruruinĩ gĩake, koguo nĩwe wagitagĩra rũrĩrĩ rwa njaruo kũrĩ thũ ciao na gũtirĩ hĩndĩ athiaga mbara agacindwo.

Ũhoro waku ndagĩtarĩ? Niĩ ndĩ mwega. Nĩkĩĩ gĩkũrehete gũkũ ũmũthĩ? Niĩ ndagĩtarĩ ndĩna homa na homa ĩno ngeretie kũmĩyuĩra maaĩ ma ndimũ na ndĩrahona. Wĩna ũndũ ũngĩ tiga homa ya kĩmira? ĩĩ ndagĩtarĩ, nĩ ngoretwo ngĩhaya kwanja ũtukũ ndirahota gũkoma nĩũndu wa kũhaya, na ona gĩthũri na mũgongo nĩũkoretwo ũkĩndura.

Ũhoro waku ndagĩtarĩ ndĩna thĩna kuma njũke tarĩki ikũmi na ithano mweri ũyũ kũrigitwo tondũ magũrũ makwa nĩmanduraga, nĩndaheirwo ndawa na kuma nyanjĩrĩrie kũnywa ndawa icio ngoretwo ngĩrũngũrĩrwo ũru mũno, na mwĩrĩ wakwa wũihũrĩte macigo mairũ na ndĩrona tarĩ ndawa icio citaraiguana na mwĩrĩ wakwa.

Ndawa ĩci wa menyera gũciĩnywa ĩkinyaga handũ mũrimũ ũgacimenyera, cigatiga kũruta wĩra. ''Oo, kogwo nĩkĩo mũrimũ wakwa ũkoretwo ũgĩcoka? tondũ ngoretwo ngĩnyua ndawa o ici ihinda rĩtanyiheĩrie mwaka ũmwe. Reũ ngwĩka atĩa?, no ũkorwo na mũthemba ũngĩ wa dawa ĩrĩa ĩngĩrigĩta mũrimũ ũyũ wakwa na cikorwo dawa ciĩna hinya bĩũ nĩgũo ndĩgacoke nĩ ũndũ wa mũrimũ ũyũ ?''

Gũthambĩa moko na thabũnĩ ,na maĩ maraitĩka kuma mũberethi-ĩnĩ nĩ kwagĩrĩĩre tondũ nĩ kũrĩgagĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩrehagwo nĩ kũrĩa gĩko ta kũharwo na nĩ ĩcokaga ĩkarĩgĩrĩria andũ kũgwatanĩa mĩrimũ .Kwoguo ũgakora okorwo nĩ cukuru tĩ cĩana nyingĩ cĩratĩra cukuru nĩũndũ wa ndwari.